Bo komonut keyai boishoni amun toreti bik en oratinwek cheterter, boishoni kosoru chemiondos konyoi icheket konyorchigee kosobet en oret nenyolu,. Chuton Koraa Kobo komonut keyai boishoniton amun nyorchingee bichuton chepkondok cheyomotin ako toreti emenyon kenai kele kikoyet somanet nekikosomonso bik akoi koik konyoik chechang kou niton ni okere ole tesentai boishonik kwak ako iboru kole icheket kotindoi kipnotet nebo kotesentai boishenywan en atgai tukul. En yuton Koraa kosoru sobet ab chito ngamun komioni inendet konyorchigee konyoiset en oret neterter ak en yoton kosob inendet kowek koik Kila en atgai tukul.

Kit ne okere en yuu netesetai okere bik oeng chemiten iroyuu, okere murenik ak chepyoset omiten ketik chenomonomi chekikokindr mutura, ketik chuton nii ko kimiten petit kikakitutan ak okere ole kokorut komie. En yuton nii kotoku kele bichuton vhu nyokokere ko kichechwaket ketik chuton ako okere ole kokonam gee kisipto keminat, en yuu Koraa okere ole miten ole kikokichopen betit miten selele nekutuken olon tomo koyam kicher en betit ak okere ole miten teret nekindo yekokicher en betit kindo teret kisipto kwokemine en taban komosin. Okere ole miten Koraa ketik chemiten taban taban niton koboru kele itondap emet en yuton ko kararan ako mie ingerib itondap emet kou niton.

Tukuchu okere ole tukuk chekikure kirindila okere ole kikinde mutura ak ketutan komiet okere ole tukuk chuton Kobo komonut kirindila toreti bik kenyorchigee. Kirindila chuton kopitunat en korenyon en kila ak kila ngmun kikotutan bik ak konde bik betit kochanga noton ko kikoyai bik konyorchigee chepkondok inkwalda lokoek kwak chebo kirindila chutok anan ikialda kokorut komiten mutura kouniton kenyorchigee chepkondok. Kikobunchi komonut kirindila en atgai tukul amun inkeib bokechoben tukuk chekiyee chekonu kirindila chuton ako kikotoret bik en oratinwek cheterter, en yuton nii en kokwenyun kioldo ak kenyorchigee chepkondok chetoreten gee bik konyorchigee makatyat tab kila betut en atgai tukul.

Kit nemile bik en yuu okere chito nekonyo kotonon en ole miten lokoek chenyolilen chetom koyam. Kebut anan kiam ako mokin gee chichiton kobut lokoek chuton. Okere ole kisib koi ketiton koi lokoek kotakokiten ako tapten kotok kokaranit en ine. Chichiton ko kalach koroisit nemoi kotui akolel akolach shartit nemoi kotui en yuton Koraa ko kailach longit nemurwon, okere ole en komositon miten kokolal kotok kele lole asiata en komositon kosir komosin age ole nyalil ole mii komie itoldap emet ak korutu suswek ko nyolilen kosir komosin miten chichiton.

Bo komonut kerichek chuton en chito noton nenyorchin gee konyoiset kobo komonut amun weku borto kowek kobois kou atgai tukul, yekelukui kerichek chuton kotoretin kosobi ole koomi ak koisto ngwonindo en borto nguny ko noton kobo komonut ngeboishen kerichek chuton en oret nenyolu kou ororutik chekokokon konyoindet nekokonin kerchek chuton iyoilukui kou ole ko kokimwounden en kasarta be noton. Olon ilukui kerichek chuton ko ilukui olon imionii kityok maaen atgai tukul olon imii komie komonogee kelukui, ko toreti isob ak iwekigee komie bortonguny ak ites tai iboishen kou en atgai tukul yekai lukui kerichek ak kosobun ngwonindo neketinye en bortonguny ko kikobunji komonut en bik en kokwenyun en atgai tukul.

En ireyuu okere ole miten tukuk chemiten meset yuton choton che ororu kole kinyityin lokok chekotore sukulishek konyorchigee sukulishek ab barak anan ko chebo muswoknotet choton chetoreti kotesetai somanenywan en somanet ab barak. En yutok koboru kole komeyat tukuk chenome gee kinyiten sinyorchigee sukulit nemoche niton nebo barak anan ko nebo muswoknotet en atgai tukul. En yutok kotoku kele ni miten yutok kii konyityin lokok choton chemokin gee sukulishek en icheket chekisiryo en sukulitab kilasitab taman ak oeng komokingee koba sukuli ab barak ko en yutok konyityin akokingi gee icheket tyemutik chuton sikonamgee koba sukulishek ab baraka en atgai tukul

En yuu okere ole miten chito nekonyo komong tyemutik chekokoito keswechi en oretab muswoknotet en orit yuton. Okere ole miten ngecherok chemiten yutok, chetok kole miten chito neo neteben yuton. Ak okere ole miten tukuk chekakisir en inat .Mii sirutik chekakisir ako miten tukuk chekakisir sirutik koraa en itan taban taban yutok okere ole tindoi chichiton kit kitabut nemiten eut noton miten amunee sikomii yuton komiten ole kokiororjindo inendet kelenji kwo yuton kwo konyorchigee tukuk chekimokin gee kou toku kele yutok ko ole kipimonen mionwokik cheterter choto chenootin ko kutik chito chereu mionwokik cheterter noton kowokonyorjin gee Konyoiset niton nimiten yuton yubo sipitali.

Boishoni Kobo komonut en temindet aketukul konyorchigee minutik chik ek konyorchigee lokoek, lokoek chutok kwonyin en inee, obwotii omine lokoek chuu kokikoiyo ak aalde osich chepkondok chechang. En yuton nii kwanyiny en inee lokoek chuu yoche ketem imbaret korong kingol ak kekany betushek tuten nyokeminat choton chemii mutura nyokindeot ngueny ak kekanch korut nyokesember kekany kopit lokoek chuton ioldoi lokoek inyorchi gee chepkondok en atgai tukuk imuche iamm lokoek chuton en atgai tukul kotoreti borto koisto mionwokik akoyai ikimitu kou en atgai tukul ak inyorchigee itondo nemie en borto nguny.

Boishoni kiyoe en oratinwek cheterter yoche korong ketem imbaret ak nyokingol kotililit ak nyokekerer, yekakeker rii kechenge kesuek chebo pilipilik chuton ko pilipilik chuu kwonyin en atgai tukul yekakeker kenyo kinde keminat ak kekany kopista korut kiten kole nyokikutyinot kopit lainishek cheu chuton sikoisto Kobos ruaetab beek en imbarenguny ko pilipilik chuu yekokoiyoso ko isikinii gee ioldoi ak inyorchigee chepkondok chechang en inei bo komonut kobotishoni ngamun tukuk chuton kipisi ak beek kityok kokakonam ngueny ak koiyoiso che Chang. Yoche komiten baibushek chebune ngwony ko choton ko chereu beek kopisi minutik chuton akobo komonut en atgai tukul.

Boishoni obwote ole kiboishen tukuk chuton en ole konyoiset kityok, okere ole en yuu komiten nekailach tukuk chelelach en eunyin akomiten siet nekokirut kopit korotik, ko korotik chuton nii keiben kit neu niton netoku kwo kepimoni. Yekakepiman Nii kopit wolutik kotok kele tos miondo oino ne ome chichiton tos miten miondo neyoche kepimoni en oraniton ni kiibe korotik, yekokeib korotik kelenjin ikany en kasarta netyan inyoinyorchigee wolutik chekemokinii gee. En yutok obwotii Ole kit netokuen yuu toku kele komokotoku miondo nekotindo inendet nekomioni akoi keibu korotik bokepiman ko noton konyorchigee konyoiset en yuton ole kinyoen bik amun kotuyo ak konyoindet en yuton.